Kaimutik chebo ribetab tuga kochang' mising' eng' kasari ako kaimutichuto koboto betetab amitwokik chebo tuga ak kerbesik cheomei tuga ak tukun chechang' kora chekonu koimgei tuga ko ng'alechu tugul chu kekirindoi eng' oratinwek cheterter chechoto ko kecheng'chi omitwokik tuga cheinegei kwam eng' kila betut che choto kotoreti icheget kotoi konyor borto nekararan kora kosapos konyor tuga beek chechang' kila betut sikobit kora kotes eng' chego ako kora amoche kesutei tuga kila wikit sikobit ketoret kora kekerta kerbesik chetindoi tuga eng' mising' komachei kora tuga keribe ole kararan ole mitei tugun cheomaomi kou cheimung'tos ak cheyoei boishet neo mising' eng' tugul ko tuga komachei keribei kora komachang' eng' komosta agenge simatkobit koimgei koekeny korusarusigei akokon kora kaimet mising' eng' icheget ko yoto keribei mising'

Chametapkei nebo kiyakikchunk aripei eng oret neoo mising ak oratinwek chechang koraa nitok Koo netai ii aripee manyorr kerbesik nebo oeng aripee koraa eng tililindo koraa aripee kolee kanyor amwitwakik cheyomee sikopiit kokonaa chekoo chechang

Kit neyoe nego kochomio ak emotinwek cheterterchin koo amun nego ko icheket komotinyee wolutik chechang missing en ripsenywan, nego komuch kwam kii agetugul nekonyor eng oret ii akoo olatugul olekokiripchi ako kora negoo ripsenywan neo missing komoche beek amachang tuguk chechang chekiipchin kou kerichek ak tugun alak chebo ripsenywany nebo borto ako kora nego inyoru icheket ile motinye boroindoo neo missing sikobit kobiyoo icheket ingonyor boroindoo nekitigin kwamishe ako biyong'so ak ityia nego kora sikobit koripokis missing komoche olee olee akwai olemiten suswek chechang ii ak olemiten ketik sikwamoomi sokek ak tuguk alak chechang eng komosato, kora sikobit konoiyo nego ak eeh emotinwek cheterterchin ii ko amun icheket ii komatinye boroinwek cheechen missing en mostinwekwak chechoton toreti ngwam kii nekitikin kobiyoo icheket.